Ore enturore naa enetipat amu keret iltung'anak pee etum endaa naa kelo sii neret iltung'anak pee etum iropiyiani tenelo nemirr iltung'anak indaiki natekesutua tomukuntani, enye kelo nening iltung'anak esiai naipirrta enturore eimu iredioi uh ore toredioi kidimi aitangasa intokiting' naipirrta enturore arashu intokiting pookin nanare pee eyiolou olaturoni pee etumoki atuturisho ore sii tontifini aa intelevisheni naa kening'i intokiting' naipirrta enturore naa kedoli sii. enetipat teneyiolou olaturoni kuna tokiting' pee etumoki atoponai imasaa nakesu temukunta enye.

Enetipat teneyiolou iltunganak tipatisho eusafi kenare naa ore ntokitin pookin nashumieki kule naa isafii naa kisuji tenkare nairowua osabuni peemelo ake ninyial kule . Ore pee isuji kulo tankii aitobiraki naa keshum kule tenkata naado nemesioki kule inonok aruoyo.

Ore tolubot napaasha olosho lekenya arashu ninye teseuseu nalulunga na keeta ltunganak imasaa kumok naitumia ositima tenkaraki technology naewuo apa enkop ore esiai ositima na enetipat oleng amu eminata ositima na ore si ositima na ketii torishat pookin ore enkima esolo na kelo nitanyamalishobamu ore tonkulie atitin na terishata enchan na mejing enkima orbetiri amu metii enkolong, enetipat enitumia ana ositima amu ore ositima na kelelek enkinyangunoto alang enkima esolar enetipat si ostima amu kelelek intumia terishata naado kake ore enkima esola na kelelek eishunye terishata dorop.

Ore tolosho loormaasae nitorogonyitae ntangilen oleng amu ore kule onkishu enye nemeeta bei arashu meretito ninye ninche tenelo nemir , eya nimiri kule toonchilingini tikitam arashu ninye nchilingini tomoni uni tidialo onkangitie , kake ore peayuni kule ntaoni nemirakini iltunganak kule toonchilingini ninye ip nabo arashu ninye inchilingini nalusoo nena. Enetipat teningori enabae amu kelo nitanyamal iltunganak amu ore kule naa ninye naibungita irmareita kumok neretito sii iltunganak kumok tiatua olosho lemaa.

Ore osikiria naa enetipat tormareita kumok amu ore iltunganak kumok neton epuo ereyiet ayau enkare , kitumia iltunganak isirkon anapu enkare , kidimi ataret kulo tunganak tenturokini ninche isilankeni otaaniki inkangitie enye pemitoki aapuo nkwapi nalakwa egira aingoru enkare. Enetipat sii teningor serkali ena bae pee eret iltunganak lenyenak tenelo ninye nelotu olameyu .

Kenare nepiki ashu neshumi iropiyiani tombenkin amu ore incheki oshi nalo nepiki iropiyiani naa kelo neeku incheki elejare elelek kincho oltung'ani encheki oropiyiani esiana naje kake ore pee ilo aing'oru nena ropiyiani nemetii katukul enetipat tening'ori ena baye aa teneing'orr serkali pee ing'oruni inkulie oitoi naidimi aitumia pemitokini alej iltung'anak.

Ore irmareita kumok tolosho lekenya naa ketii irmareita kutiti netii sii irmareita sapukin . Ore irmareita kutiti naa oltasat, entangile, onkera enye , ore irmareita sapukin netii loo kakuyiaa tenebo onoo kokoo netii sii noosenke onolakuyiani . Enetipat ormarei amu keret iltunganak pee eyiolouno , neyiolou sii orkwak lenye. Ore toonkolongi natulusoitie netaa kuti iltunganak tormaireita esuju enkoitoi efamilly planning tenkutuk olashumba, aa enkibooroto eishoi tontomonok tenkaraki uchumi nagira ailepu tolosho lekenya osii teseuseu nalulunga.

Ore tolosho le maa neatae siaitin napashipasha natooroki ana ketii esiai ontomonok netii esiai onkera netii si enorpayiani ore intomonok tolosho lemaa na kenare neas esiai eaji anaa elepore nituku ntoku ntokitin nituku nkera, osii nituku nkilani, ore irpayiani nenare ningoru endaa ,ningoru si imalim ,nerip ormarei onkulie baa kumok naret ormarei lenye, ore nkera nenare nerip nkishubaa peepuo arip nkishu ontoiwuo enye nenare si neanyit nkera ntoiwuo enye kenare si neret nkera ntoiwuo enye tosiatin napashipasha aa ore tanaa enkerai esila nenare neret ngotonye ,na ore enkayioni nenareperet menue tonkulie siatin kumok.

Ore intomon naa iltunganak letipat sii tiatua olosho . Ore tolarin apa otulusoitie naa kemini apa enkaji enkitati , kedoli ninche anaa nkera nemetii entoki naidim ataasa arashu inye mindim atolimu arashu ninye ainchangia any decision tenkutuk olashumba tiatua esiai. Ore tookuna olongi naa intomonok kumok naibungita irmareita lenye , neretito sii ilewa lenye toonkulie baa kumok . Enetipat teningor imbaa enkaji enkitati pemitokitini aitorogony ninche tosiatin arashu toombaa naasita.

Ore eunore naa enetipat amu enkoitoi natumie iltung'anak endaa enetipat sii eunore amu enkoitoi natumie iltung'anak iropiyiani tenemirr endaa natekesutua tomukuntani enye netum iropiyiani naasie intokiting napashipasha ore sii enturore naa ninye nailepunyie uchumi olosho ore pee ekesishoe naa keyai imasaa natekesuaki factory pee etumi aitobiri endaa uh manufuctured tenkutuk olashumpa tenaa eneyae empusio factory naa kepuoi aitobiru enkurma.

Ore eunore naa enetipat , kelo negelu olaturoni entoki nayieu neun , ore eunore epilipili naa kepaasha aa keetae pilipili katitin are, keetae pilipili hoho neetae sii pilipili majani aa enoshi kiti pilipili nanyor iltungank, . Ore pilipili hoho naa keoro katitin uni aa keetae pilipili nanyori teneoku keetae esikitoi , neetae sii pilpili hoho naa ore pee eoku naa enyokie . Ore pilipilii naa enetipat amu kitobir osesen loltungani tenenya, aisidai sii tenenya amu keponaa emeloni endaa teneyieri.

Ore enturore aa agriculture tenkutuk olashumpa naa enetipat amu kere iltung'anak tombaa kumok ore enedukuya ore enturore naa ninye naret iltung'anak pee etum endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi olosho le kenya telulung'ata ore sii enturore naa aisidai amu ore pee ekesisho olaturoni nemirr imasaa emukunta enye naa ketum iropiyiani naasie kulie tokiting napashipasha te maisha keasi enturore ata terishata olameyu amu keetae inkoitoi naidimi atipik enkare arashu aisho inkaitubulu enkare aa enkoitoi e irrigation tenkutuk olananare pee eyiolou oltung'ani pee egelu enkoitoi napikie imasaa enyenak enkare tiatua emukunta.

Ore enkitobirata olokeri na enetipat amu ore olokeri na keret oltungani tenelo nelotu olameyu arashu tenelo nenyamalu nkishu enyenak tenkaraki orkujita, ore olokeri na kikari aitumia iwayai ashu impisi peingoruni terishata petum ltunganak peetumu orkujita atubulu ore pebulu elekujita nebaki ewueji nishori nkishu minosa kidurieki nkishu tolokeri lopashipasha arashu kidim oltungani aata ilakerin waare ashu onkuni arshubninye kumok peyie idurduri nkishubenyenak pisho irkulie einos nkishu enetipat olekerin amu kibooyo moyiaritin onkishuna keret si laramatak to mbaa ormaher.